Minutik cherutu komie en mbarenyun ko spinach, tunguik, sukuma ak nyanyek ak tania pitos komie amun nyoru ropta neame.

Ngetuiye ak chorwenyu eng sokoni atebe chemetab ge korok akatebe tuguuk che yoe eng sokoni ake tebee chametabge ak tuguuk cheyoe nguno.

Mitei kot akenge ne teleli inekei ii, ako kikitech eng olemitei koik che chang ako yamat emonoto ak ko chang tulondok chemitei olotok mi koyoto.

Bo kamanut boisioni amun beek kepoishen eng chopetab amitwokik ak kepoishen kenaki tugaa ako kounekee biik amun masobei chii komamitei beek eng kokwet.

Eng pichaini komitei chito netepchei ingwony koneti chepyosok somok ak murenik angwan akobo kiiy nebo kamanut eng ichek.

Ageere kandoidetab emetab Kenya nekikure Uhuru Kenyatta nekikoritayan inendet aki kikawo koker boisiet nebo barabara nekikindoi lamit.

En pichaini okere chepto nekikuren veronica ne lopotindet inendet nelopotii panda nekoi en kobelishet nebo maraton.